Owinjo bed ni timo tijni kama ler, kasto owinjo bed ni itiyo gi gik maler, owinjo bed ni irwako law maler

Magi gwen ma ka osedongo to kelo miyowa chiemo kasto gimiyo wa pesa be kousgi.

Ma en boma kata chiro maduong' kendo jii ka jii odich gi tijegi onge ng'ama ng'iyo ng'ato wadgi ahinya

Nyithindo tuomo pii e obui kendo gimor ahinya. Gin nyithindo auchiel. Maduong' omako pump kama igoyo godo pii, Gimor ahinya

Ng'ato dhi dwaro kony e duka mar ong'we yamo ma iluongo ni safarikom ka otingo bahasha e lwete kata odhi manyo tich

Odwaro ng'ano ma ong'eyo twang'o law makare kendo en jal mong'eyo wuoyo gi jogo mamiye tich kendo ng'ama ohero tije ahinya .En ng'ama wuoyo gi jok mamiye tich maber kendo ng'ama ohero joma timo tijni bende kigin. En ng'ama onge ajara, en ng'ama ohero jii ahinya.